Sipitalishek chebo serekali komite ng'wony kanyaiset ako kogeny komii kerichek. Kosir sipitalit nebo chi komitei barak kanyaiset ako lazima ial kerichek iboishe robishek chechang'. Sipitalit nebo serekalit i kotindoi tuguk chemoknjingei chito neimnyani.

Bo kamanut keyai meindo kiwekyi chito chenji yekagoshugan inee anan kochorgei inee eng karit i. Asaa lagokab sugul che agere engyu kwae inee komiee yeiwekyi lakwet chanji. Bo kamanu kogany kigoji inee driver chepkondok chemakjingei.

Toret bankitab simeet kokonor robishek komie, ak kotes loan sikobit ibaishen eng betushek chebwonei eng tai. Agoo amwajinii neranik ichek koboishee bankitab simeet kokonore robishek kwai, So kobiit koboishe ichek robishek eng nyumnyumindo mami iwesten ako kogeny imuchi ipeljigei isoom loan itaretegei eng tuguk chemokjinigei.

Kipale keringet atiam kerongyi beek ikol ketitng'ug akinde ng'ung'unyek. Itinye komie iistei tukuk alak tugul chemejei kotektoi asikopit kotelel ketit inde ng'ung'unyek che yamegei.

Iberuri patiriot lagook choto che mengechen akomakyi ichek che miachen.

Tesetai tuyet natak nebo ejotik kopangani anan kotetei tukuk choto chemokotin ichek koyai chebo emet. Mitei ichek kocheru kit agetugul neimuchi komaknigei anan ko chemejei kwai ichek komagei wananchi.